Mokwongo ng'ato yudo pesa ma otiyogo pile kaka e nyiewo chiemo koluwore gi tijni. Mar ariyo, koluwore gi tijni, ng'ato konyo jowetegi yani tero gigegi mek ohala kuondegi mek ohala kata ka ng'ato owuok e tich mar ohala to okonye ting'o gike kotero e dala. To koluwre gi tijni kendo, ng'ato yudo pesa ma onyalo tiyogo e chulo ot, e nyiewo chiemo kod gikmoko.

Ok ahero tijni nikech mokwongo, kawuotho gi guok e wang'ayo to guogni nyalo chako gweyo ne joma bende wuothe yo. Mar ariyo, kar ohala guogni nyalo ketho gikmoko kaka gik ohala ma ji uso. Mar adek, guogni kendo nyalo chako ywaya ne wach en gi teko ka oneno guogi kata lee mamoko mokomorgo.

Sandegi idwa luokgi nikech gilil, aneno ka sabund logo bende ni e wi kar luoko sande kanyo, rachung be aneno, gir muro pi maliet bende aneno kanyo. Sufuria ni bende aneno ka olil, dwarre ni idwa luoke. Sande gi duto te, idwa luok niwach gilil. Gin ewi kuma iluoke sande molil. Gir umo sufuria chande bende nenre ni idwa luok niwach gilil. Bang' kanyo aparo ni ibiro pang sandegi kuma owinjore bang' kose luok gi.